Ndĩrona andũ kana gĩkundi kĩa andũ, arĩa marakorwo magĩtabania wĩra wa gũkorwo magĩtheria marĩa matũrigicĩirie kũrĩa matũũra-inĩ maitũ. Na nĩ maronekana nĩ marutĩte wĩra mwega mũno, nĩ tondũ nĩ makoretwo magĩtheria mũtaro ũyũ, na rĩrĩa gĩko gĩkĩ gĩakorwo gĩgĩthinga mĩtaro ĩno, nĩ gũkoragwo na maaĩ gũkorwo makĩaraha, na gũkorwo makĩrehe mĩrimũ ya marĩria. Na ningĩ gĩko gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩrehe tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩrehe mĩrimũ, kana gĩko irio-inĩ ciitũ, na nginya mĩĩrĩ-inĩ iitũ, ĩgakorwo ĩkĩhatĩrĩria mĩĩrĩ iitũ, na gũkorwo na mĩrimũ ngũrani ngũrani. Andũ aya nĩ makoretwo nĩ ta rĩngĩ gĩkundi gĩa thirikari, kana andũ kĩũmbe arĩa makoretwo mokĩte makĩrutĩra, gũkorwo makĩtheria marĩa matũrigicĩirie.

Haha ndĩrona mwana na nyina, na ndĩrona tarĩ cabaci mararuga kũringana na mũtu ũyũ, wa Ajab. Na rĩrĩa makorwo makĩruga nĩ marenakana mena gĩkeno mũno, nĩ tarĩngĩ nĩ marakorwo makĩaranĩria ũrĩa matangĩaranĩria rĩrĩa matararuga hamwe. Na mwana ũyũ arakorwo agĩbundithuo kũruga nĩguo tarĩngĩ na haha gabere nĩye arĩkoragwo akĩmarugĩra. Na ningĩ, tarĩngĩ nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩũkĩte gĩa CBC, kĩrakorwo gĩkĩbatara akorwo akĩmenya, nĩ tondũ nĩ merĩtwo nĩ mwarimũ wao makorwo makĩmenya kũruga cabaci, kana nĩ megũkorwo makĩruga cabaci, ĩta gĩthomo kĩu gĩa CBC kũũrĩa cukuru-inĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ arakorwo agĩtabania gĩthomo gĩake o harĩa hothe arĩ, nĩ gũkorwo gĩthomo gĩkĩ tokorwo kĩratabanĩrio nenda-inĩ, na arĩ na mĩtambo ĩrĩa ĩbataraine, nĩ egũkorwo agĩĩka wĩra wake kana agĩthoma o kũrĩa arĩ. Na ningĩ no akorwo nĩ mwarimũ, arakorwo agĩtabania mathomo make kana gũthomithia arutwo ake agĩtũmĩra nenda, kana kompiuta, nĩkĩo ũramuona haha agĩkorwo agĩĩka wĩra wake harĩa hothe arĩ, nĩ gũkorwo ena kompiuta ĩno yake, ena wĩyathi wa gũkorwo agĩĩka wĩra wake o harĩa hothe arĩ nĩ mũciĩ-inĩ, kana nĩ mũkawa-inĩ.